Ici nĩ mbera, kana itunda rĩa kiwi. Eh rĩthambagio wega, ũgetũranga, ũkarĩa. Rĩtirĩ maũndũ maingĩ. Kana no ũburendi, ũthondeke kajuici, o ũguo tu, rĩtirĩ maũndũ maingĩ. Rĩtirĩ maũndũ maingĩ ma kũrĩa.

Thabibũ nĩ imenyagĩrĩrwo mũno, tondũ nĩ nyamũ ciedetwo nĩ tũtambi, kwoguo no nginya ũkahũraga ndawa mĩthabibũ yaku. Maĩ namo citiendaga maĩ maingĩ na nĩciendete riuwa mũno. Na ũngĩenda gũ prune ni, ciendaga gũ prune nwo rĩrĩa kwina heho.

Ici ciĩtagwo ndoore, irugagwo na mbembe cia ndoore. Kwĩna mbembe cia gĩtheri na kwĩna mbembe cia ndoore. Ũngĩenda gũciruga, gwĩkagĩrwo tũguta tũnini gathaburia-inĩ, ũgekĩra mbembe icio cia ndoore, igatũrika tũrika igatuĩka ndoore. No nĩkũrĩ macini cia kũruga cia thitima, nacio wĩkagĩra handũ hena gakontĩina ugekĩra mbembe icio , maguta na cubĩ waku, igatũrĩka tũrĩka.

Mbica ĩno ĩronania supangeti, na ũngĩenda kũruga supangeti-rĩ, ikwenda nyanya, ũkwenda hoho, gĩtũngũrũ, ũkwenda maĩ, na maguta, ũhote kũruga supangeti. Na kĩndũ kĩngĩ o gĩothe ũngĩenda, kĩungo o gĩothe ũngĩenda gũĩkĩra, no wĩkĩre hau.

Strawberry rĩ, ĩtũmĩkaga maũndũ-inĩ maingĩ, ta rĩu rĩ, andũ arĩa marĩaga tũ dessert rĩ, wona warĩa ranji, supper, dinner hena ka dessert gacabagwo, ũkareherwo gakeki nĩ ka strawberry nĩ gekagĩrwo hau igũrũ. Strawberry no ĩthondeke njuici, no ũmĩrĩe ũguo ĩta matunda, strawberry ĩna mĩhũthĩrĩre mĩingĩ.

Strawberry nĩ ĩtũmĩkaga tũgĩthondeka salad, no ũtũmĩre strawberry, ũngĩenda kũmĩrĩa ũguo, no ũrie tondũ nĩ njega na vitamin nĩ ĩkoragwo na vitamin C nyingĩ mũno, nĩkĩo ungĩenda gũthondeka ta rĩu gakeki nĩ ĩkagĩrwo tũkeki-inĩ hau igũrũ, tũ strawberry tũgathondeka ũguo kahana, gakeki gagathakara gakahana wega. Ningĩ nĩ ithondekaga njamu, nĩwona njamu icio cia kũhaka mũgate, strawberry nĩ ithondekaga. Nĩndamwĩra salad? ĩĩ nĩ ndamwĩra salad nĩ ĩthondekaga na njamu, na njuici, strawberry nĩ ĩtũmĩkaga maũndũinĩ maingĩ mũno.

Ici nĩ thadara, na thadara-rĩ na macungwa-rĩ nĩ undũ ũmwe, Na hena macung'wa marĩa metagwo pixies matũmĩkaga ũndũ ũmwe. Koguo ũngĩaga thadara-rĩ, noũhũthĩre macungwa, o macungwa normal kana marĩa ma pixies.

ĩno nĩ water melon, na water melon rĩ, ĩkoragwo ĩndune thĩinĩ, ũngĩrenga nĩ ndune, na nĩ itunda rĩ maĩ maingĩ mũno, koguo rĩrĩa kwĩna rugarĩ mũingĩ rĩ, ũngĩrĩa water melon rĩ, mwĩrĩ nĩ ũiguaga wega noga tulia wega.

Ĩno nĩ wotameroni. Eh maita maingĩ citionekaga gĩcigo-inĩ gĩa guitũ, mahandaga wotameroni ĩrĩa ĩngĩ ya raundi, matihandaga ĩno, ĩno ĩhana gĩko matihandaga, mahandaga ĩrĩa ĩngĩ ya raundi, kuoguo ndionaga rĩrĩ mũno, no nĩ meroni ĩno.

Ũngĩenda kũgĩa business permit rĩ, mũndũ nĩendaga gũkorwo na maũndũ maigana ũna wĩnamo, tarĩu wambere rĩ, no nginya ũkorwo na certificate ya mbiacara, mbiacara yaku rĩ, wahingũra wĩ woikaĩ kana mwahingũra mwĩ gĩkundi? Nĩguo rĩu certificate ĩyo ya mbiacara yonanagia icio either nĩ yaku binafsi kana mwahingũra mwĩ gĩkundi, ya kerĩ no nginya ũkorwo wĩna pin certificate ĩrĩa ya KRA. ĩyo nĩ kũmaanica rĩu nĩ ũrĩrĩhaga nĩ ũrĩrĩhagĩra igoti, arabu ya gatatũ no nginya ũthiĩ na plot number. Nĩwona mbiacara ĩyo yaku, harĩa ũkũhingũra rĩ, no nginya hakorwo na mburoti rĩu ũkaheana namba ya mburoti ĩyo. ĩyo nĩyo ĩtagwo plot number. Arabuĩ kĩndũ kĩngĩ kĩa mũico ũngĩkorwo nakĩo ĩ, no nginya ũkue ma ID maku nĩguo ũhote kũhUndumiwa.

Ũyũ nĩũrĩithia wa ngũkũ wa kisasa. Thikũ ici matiraka ciugũ tairia twakaga tene. Cirakĩrwo, ngũkũ ĩrakĩrwo ohandũ hanini ha irio, na matumbĩ. Hena tekinoronjĩ ciagĩa matumbĩ magakuo magaikũrũkio mũtaro-inĩ, rĩu wokarĩ citigũkorwo ikinyangĩte matumbĩ, hena mwena ũrĩa ũgũthiĩ ũkĩrogotaga matumbĩ maku. Kwogwo, wĩra nĩmũthie haha.

Mwaka wa thirikari-rĩ, ũthiraga, mweri thate, wa mweri wa gatandatũ o mwaka. Na no nginya ũkorwo ũ file ĩte KRA pini ciaku. Pini-rĩ, ũngĩkorwo wĩ nayo, okorwo wĩna gĩbandĩ no nginya ũkorwo na pini. Kuoguo-rĩ, nĩguo nguonie-rĩ, no nginya tũkorwo na intaneti, na no tũhũthĩre thimũ kana laptop. Nginya mĩtambo ĩno ya KRA-rĩ nĩmaheanĩte njĩra, kana makinya marĩa ũngĩbuata nĩguo ũhote gũ file. Kuoguo, ti ũndũ mũritũ, ningĩ ona no ũthiĩ ũ google. Nĩ maũndũ maingĩ ingĩhota kuonia mũndũ namo, kũmũtarĩria.

Kaũndũ karĩa kangenagia ndona ng'ombe ikĩrĩma na mĩraũ rĩ, nĩ atĩ irĩmaga raũndi tondũ ng'ombe ndĩngĩhũra kona, rĩu ithiaga ithiũrũrũkĩte cirĩrĩkĩria gatagatĩ, kaũndũ kau nĩ kangenagia mũno. Na no nginya ihũrwo nĩguo ithiĩ, tamenya ndĩngĩtwara na mbere no nginya ũmĩhũre nĩguo ĩhote gũthiĩ na mbere.

Mũtumia ũyũ rĩ, aroneka nĩ mbembe arahuha nĩguo ahote kũruta mahuti kana mĩkori ĩrĩa ya mĩcakwe. No nginya yume mbembe-inĩ, hihi ũkĩenda gũthi gũthĩithia, hihi ũkĩenda gũciiga no nginya wambe ũcihuhe. Rũhuti rũu rwa mbembe rũrĩa ruumĩte mĩcakwe-inĩ rĩ, rũkamba rũkauma.

Ici rĩ, ici ciothe nĩ nenda iria ũngĩtũmira, ũngĩenda gwĩthomithia, ta rĩu rĩ, no ũkorwo ũthiĩte university, no ũkore hena ũndũ ta rĩu tuge ũngĩenda gwĩka ta virtual assistance, no ũthiĩ ũingĩre Coursera, ũingĩre Udemy wone ngwenda gĩka virtual assistance rĩ nĩkĩĩ ũra nĩkĩĩ wagĩrĩire gũkorwo wĩnakĩo, nĩ ũndũ ũrĩkũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya. No wĩke course iria ota nyingĩ ota ũrĩa ũngĩhota, na course icio nocio itũmaga mũndũ agathiĩ kũnene, nĩ ihotaga gũteithia yani mũno gũkĩra maũndũ maya mangĩ ĩno ĩtagwo Moodle nayo na ciothe nyingĩ nĩ free no Coursera ndĩkoragwo ĩ free, ta rĩu Moodle nĩ free, ĩno no ũthome course iria ciothe ũngĩenda hau for free bora tu ũkorwo na data.

Gaka nĩ kana kena rũru rwa mbũri. Gatwara mbũri rũriĩ-inĩ cikarĩe. Citwaragwo mathaa ta kuma thaa inya, ũgacoka ũgacicokia kĩndũ thinacara-inĩ. Nonginya ũthiĩ gatagati ka mũthenya hau, riua rĩakana wega, ũgacitwara tokorwo hena rũĩ hakuhĩ, ikanyua maĩ, na ikarĩa, ningĩ hwa-inĩ ũgacigĩra, ũgacicokia kiugũ gĩacio.

Ĩno nĩ SHA, ĩrahingũrirwo nĩ president wĩtũ, Ruto. Ĩrĩa ĩrahũthĩkaga mbere, ĩrarĩ NHIF. Maũndũ marĩa SHA ĩ namo mega gũkĩra NHIF nĩ atĩ, no ũtũmĩre na bamĩrĩ ng'ima. Ũngĩenda kũrĩhira andũ twendi no maingĩre. NHIF ona ũngĩrarĩhĩire, nĩ ĩrarĩ na limit ya andũ arĩa ũngĩrĩhĩra, no SHA ndĩrĩ. No kwa ihinda rĩrĩ-rĩ, SHA ndĩratũmĩka thibitarĩ-inĩ nyingĩ, andũ aingĩ matihotete kwambia kũmĩtũmĩra, koguo ĩna mathĩna mo maingĩ tondũ no ũthiĩ thibitarĩ wĩna mathĩna maingĩ na ũremwo gũthondekwo, tondũ ndũngĩhota kũrĩha thibitarĩ.

Ũyũ nĩ mũkimo wa minji, na mbembe. Ũrugagwo na waru, ũgacitherũkia hamwe, ciahĩa-rĩ, ũgacoka ũgakima kima. Nĩ ciĩkĩragwo nyeni. No wĩkĩre nyeni cia kahũrũra, nyeni cia marenge, no wĩkĩre thabai, ũgathĩa, ũgatukania wega, ũgacoka ũkaũkaranga, ũkagĩa mũcamo mwega.

Mbica ĩno-rĩ, ĩronania arutwo arĩa maraikarĩra kĩgeranio gĩa puraimarĩ, na cekondarĩ. Gĩa puraimarĩ-rĩ, gĩtagwo KCPE na gĩa cekondarĩ gitagwo KCSE. Rĩu-rĩ, no nginya ũkorwo wĩkĩte KCPE nĩguo eke KCSE.

Mbica ĩno ndĩronekana wega, no mũirĩtu mũtumia ũyũ rĩ, aroneka ta ararĩria student arĩa manjoinĩte college, nĩ ta marenda kũ graduate maheo ngerenwa ciao nĩ ũndũ wa kothi iria mekĩte mwanya mwanya.

Mbũri no ĩhote gwĩtiria na gũikara thĩiniĩ wa icigĩrĩra ĩtiganĩte, warora wega. Ũkamĩhe maĩ, ũkamĩhe irio okorwo nĩ ya kũhingĩrwo. Okorwo nĩ cia kũrekio rũruinĩ-rĩ, ũgagĩcitwara mathaa marĩa maagĩrĩire, na ũgacigĩra mathaa marĩa maagĩrĩire. Ũkamĩ Ũkahakikisha nĩcianyua maĩ, okorwo nĩ gacumbĩ nĩ wahe kanini.

Ĩĩ, no ũhote kuoya marũwa ma wĩra kũhĩtũkĩra intaneti gĩcigo-inĩ gĩaku. Na kwĩna makinya marĩa marũmagĩrĩrwo, wa mbere no nginya ũkorwo na marũa ma biacara, wa kerĩ no nginya ũkorwo na pinĩ, no nginya ũkorwo na bloti namba ya biacara yaku harĩa ũgũkorwo ũkĩhũrĩra biacara, na no nginya ũkorwo na gĩbandĩ na maũndũ maingĩ maingĩ. Waingĩra E-Citizen rĩ, makinya marĩa mothe marũmagĩrĩrwo rĩ, nĩ megũkuonia hau na ũbuate wega.

Ndona ũndũ ũyũ rĩ, ndĩreciria no gĩthurano kĩrathiĩ na mbere, na andũ aya mareciria matokeo maumĩra mahana atĩa. Tondũ maroneka temamakĩte, kana o ũguo metereire. Reke twone nĩ atĩa gũgũthiĩ na mbere, ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ ciakwa ndona mbica ĩno ya athuuri aya erĩ maikarĩta ũũ.

Taũni ĩrĩa ĩrĩ thayũ mũno na nene, nĩ Nairobi, na andũ angĩ maikarĩte kũu tondũ, Nairobi gũtirĩ mũhĩrĩga, kana Nairobi gũtirĩ rũrĩrĩ, atĩ njaruo nĩcio cikaraga gũkũ mathai, andũ othe nĩmatukanĩte, kuma athũngũ, kuma andũ a Nigeria, thwaĩri, gĩkũyũ, njaruo, ikamba, othe nĩmatukanĩte kũu, koguo rĩ, nĩkũrĩ thayũ na andũ nomaikaranie kũu.

Tarĩu nĩ, graphic design andũ nĩrathomithio thikũ ici, maita maingĩ ĩrathomithio mĩtandao-iní, na andũ aingĩ nĩmaramĩthoma mũno, nanĩrateithia, tarĩu tuge hena kesha kanitha-inĩ, andũ nĩmarahota gũthondeka, tũbica twega twa kwanĩrĩrithia keca ĩyo, ĩgakorwo rĩ, thaa cigana, na nĩ andũ arĩkũ magakowro magĩtongoroa keca ĩyo, nĩwona negakorwo ha, rĩu ũkona, nĩahota kũ, kũgucĩrĩria andũ aingĩ mahote gũka keca ĩyo tondũ nĩmona nĩa magakorwo kuo negakorwo ha thaa cigana, koguo nĩrateithia mũno.

Tarĩurĩ no tũhote kũgitĩra rĩera turĩ othe tũngĩungana ithuothe, no tũgitĩre rĩera ritũ. Ũndũ wa mbere nĩ kũ hakikisha nĩ wona iratathi o rĩothe, iratathi rĩothe bora nĩ rĩa puracitĩki, rĩa thwiti, rĩa mĩthuguiti ĩria mũrĩyaga, mũendete kũrĩa, rĩa mĩgate, warĩa hakikisha atĩ ĩratathi rĩu nĩ wahota gũikia handũ hena kĩara, harĩa rĩngĩcinwo hihi kana harĩa andũ megũka marogote mathiĩ magekwo recycle rĩngĩ matuĩke kĩndũ kĩngĩ. Akorwo nĩ tũ container twa yogati mwanyua-ĩ tũige ta ikombe gwaku kana ũtũige ũhandĩre indo no tigũte o ũguo. Arabu-rĩ gwakinya nĩ ũtemangi wa mĩtĩ-rĩ, andũ rĩ mere umũhimu wa kwaga gũtema mĩtĩ, ndũkareke andũ mateme mĩtĩ oũguo kiundutho menda magatema mĩtĩ, nĩguo tũgitĩre rĩera ritũ. No ũka hakikisha indo ciothe harĩa ũragũra, ta rĩu wathiĩ kũgũra chipo-rĩ ndũkagũrĩre andũ arĩa marendia na maratathi ma puracitĩki, tondũ maratathi mau ĩthe matiabanirwo tene? Koguo-rĩ ritũ.

Rĩera ritũ rĩ, rĩracenjia nĩũndũ wa mũndũ matiganĩte, ta rĩu andũ matiramenyerera marĩa matũrigicĩirie, ũrakora mũndũ ahũthĩra kĩndũ, ta rĩu wanyua wagũra cuba ya soda, kana yoghurt, o harĩa ũgũkinyĩrĩra warĩkia kũnyua ũgate hau, na hĩndĩ iyo handũ hau hatirĩ na kĩara. Ũndũ ũcio ndwagĩrĩire tondũ ta rĩu ũcio nĩugũthũkia rĩera ritũ. Ũgakora andũ maraikara na ngaari matiracitwara service, maguta magathũka ikaruta carbon nyingĩ na ndogo, na gũtirĩ mũndũ ũngĩmoria nginya NTSA rĩ ndirarora, ũrathiĩ ũkona nĩ maheo hongo na magakira, koguo rĩ twagĩrĩirwo mũndũ aigĩrĩrĩke, nĩguo tuhote gũtungata marĩa matũrigicĩirie tũrĩ othe.

Mwarimũ ndoka haha nĩ tondũ wa mwana wakwa, etagwo Erick Kiarie, hena subject ndĩrona nĩ aragwa mũno ĩtagwo Environmental Science, ngwendaga ũndeithie atĩrĩrĩ, ingĩhota gũteithia atĩa mwana ũcio tondũ ta reu CBC nĩ nditũ mũno harĩ niĩ kũmũthomithia tondũ ndĩmĩũĩ. No kwĩna njĩra ũngĩnyonia ũrĩa tũngũteithĩreria mwana ũcio akorwo akĩhĩtũka subject ĩyo? Mwarimũ: ''ĩĩ mami wa Erick nongũteithie, hena ibũkũ ngũkwandĩkĩra ũthiĩ wethe, na twĩna tuition, tũthomithagia hwaĩ-inĩ mathaa meerĩ, ĩrĩhagwo bebite , no ũhote kũmũrĩhĩra athome na ciana iria ingĩ na nĩ ekũ- improve .'' oo thengiũ mũno mwarimũ.

Wa mbere ingĩamba thikĩrĩrie nĩ gĩko kĩrĩkũ kĩu eka, na menye makinya marĩa agĩrĩire kũoywo, nĩguo thiĩ ngere nyumba kumi mũndũ ũcio nĩ ahĩtĩria mũingĩ na eka gĩĩko gĩkĩ na gĩkĩ, nĩguo moe ikinya rĩa ũrĩa makũhota kũmũherithia, kana ũrĩa e kũrĩha, okorwo hena thĩna wothe wokĩka, kana ũrĩa ekwĩra andũ nĩ sorry ama amboronjaicĩre othe.

Joe Allan Namu aciarirwo mwaka wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo ĩnana na ithatũ, na kũrĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ithano nĩambirie wĩra wa wandĩki wa mohoro, na thiĩte mbere naguo nginya rĩu. Na mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithano nĩaheirwo ngerenwa nĩũndũ wa kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ, na nĩahingũrire bado station yake itagwo Africa Uncensored.

Ici nĩ kompiuta, na kwaria ma, hena maũndũ maingĩ mũno mũndũ agereire ũngĩkamenya gũcihũthĩra. Tondũ twahotire kũhũthĩra kompiuta tarĩu niĩ hakwa mwene, ndarĩkia form four nĩguo ndathire ngĩĩbundithia kompiuta. No gũĩbũndithia-rĩ, nĩ wona maũndũ maingĩ kothi nyingĩ cia moko, ciendaga wefundithia, ũgathiĩ nambere na gwĩka kĩndũ kĩu. Rĩu-rĩ, nĩndefundithirie kompiuta, no tondũ ndiarĩ na laptop kana handũ ingĩhũthĩra kompiuta-rĩ, ngĩũka kũgũra laptop yakwa nĩndariganĩirũo kinya gũtũmĩra. Kuoguo, ndarĩ na ihinda iritũ, no nĩndathire YouTube ngĩĩbundithia na rĩu ndĩ sawa.

Karibu sana mamu wa Erick. Erick nĩ mwana mwega cukuru, gũthoma nake nĩ arathoma, ithako na kuona e namba ĩmwe, na gũtirĩ subject ndĩrona ĩkĩ mũhinyĩrĩria koguo kũmaanisha nĩ karanyita indo naihenya na nĩ karahota gũkorwo gagĩka revision wega. Rĩu rĩ, nĩ ngwenda athiĩ na mbere, ũmũnyite gwoko ũũguo, ũũguo mũkinyĩrĩtĩ hau, mũkinyĩrĩ hau nĩguo athiĩ na mbere uguo nginya kurĩkia gwake gwa cukuru. Nĩ thengiũ mamu wa Erick.

Haha wĩta mwarimũ-rĩ, no nginya ũheane ihinda rĩiganu rĩa gũĩka ũthuthuria, angĩkorwo ciũria irĩa ũkũmahe nĩikwenda ũthuthuria, no nginya ũmahe ihinda rĩiganu, nao arutwo no nginya metĩkĩranie nawe, atĩ ihinda rĩu wa mahee-rĩ, nĩ magũkorwo mekĩte ũthuthuria ũcio, na makarĩkia wĩra ũcio wahota kũmahe, mwahota kũiguana ũguo-rĩ, rĩu no ũhe arutwo aku wĩra, na hĩndĩ ĩrĩa mwetĩkanĩria atĩ nĩguo ũgoka kuoya wĩra ũcio-rĩ, ũke woe wĩra ũcio waku.

Mbica ĩno ĩronania ng'ondu, ng'ondu ici nĩ kũheo iraheo irio, irarĩa mĩrĩo, ici irĩithagĩrio mũciĩ, itirekagĩrĩrio gũthiĩ kwĩyethera, nĩ iretherwo irio, na nĩ ironeka nĩ hũnu wega, na nĩ irarĩa mĩrio, na mĩrĩo nĩ mĩega mũno na mahiũ maya, ng'ondu ici nĩ njega mũno.

Mũrutwo ũyũ wambere ĩngĩmwĩra rĩtwa rĩakwa, njoke okorwo andũ meyandĩkithagia irathi na tekinoronjĩ, mitandao, ndĩmwonie ũrĩa angĩhota kũgĩa na na kwĩyandĩkithia oniraini-inĩ. No okorwo no nginya ũthiĩ wabici rĩ, ingĩmwerekithĩria nginya wabici ĩrĩa agũthiĩ gũteithĩka, nĩguo ahote kwĩyandĩkithia, ahote kwambia irathi nĩguo athome. No tondũ university nyingĩ nĩ iroya tekinoronjĩ rĩ, andũ aingĩ mareyandĩkithia online. Koguo ingĩmuonia ũrĩa akũingĩra mũtandao-inĩ, eyandĩkithie, ahote kũrĩnjĩsta yunĩti icio na ambie gũthoma.

Hĩ, gakwa karũgano rĩ, ndiũĩ kana nĩ ga gũcanjamũra kana no kũmonia wĩra ũrĩa tũrutaga gĩcagi. Rĩu gwitũ rĩ, njũkagĩra thaa ikũmi, ng'ombe igakamwo, iria rĩkagĩrwo thaa ikũmi nemwe rĩa gũthiĩ ndĩri, no ũcoke toro, wacoka toro andũ magokĩra rĩngĩ thaa ĩmwe, cai ũkarugwo, mũkarĩa kĩrĩa mũrarĩa. Mwambia hau rĩ, mũkambia wĩra wa gũthambia ciugũ, kũhe mahiũ irio, mũgacoka mũgathambia, mwathambia ciugũ, mũgekĩrĩra ngũkũ irio, mũgacitĩra maĩ, mũgacenjia maĩ, kũhata kũu nja, yaani rĩ, gicagi rĩ, ndũngĩikara thĩ. Nĩwona kamũira ũrĩkĩtie wĩra ũcio, thaa ithano ikinyire, ũkahurũka tha ithaa rĩmwe. Andũ nĩ mekwenda ranji okorwo uma na andũ mũgũnda, ũkambia kũharĩria ranji, mathaa ma thaa mũgwanja makinya rĩ, ningĩ no nginya ũruge, na no nginya ng'ombe irie rĩngĩ na no nginya ũthambie ciugũ rĩngĩ na ũcikame rĩngĩ iria rĩa gũthiĩ ndĩri rĩa thaa kenda. Koguo rĩ, gĩcagi nĩ kwega no wĩra, mũndũ arũgamaga kuma kĩroko nginya hwainĩ ũriuma nja nĩ nduma ti atĩ nĩ wĩra gũthira.

Ndona mbica ĩno rĩ, ndeciria thangari, thangari nĩ ria rĩtangaga andũ, ũngĩkona ndawa ĩrĩa ũkũhuhĩra ĩtuĩke ya gũthira, nĩ ũgũikara. Nĩguo andũ aya nĩ maroneka tarĩ ria marahuhĩra, nĩguo rĩume, rĩehere mũgũnda-inĩ ũyũ, nĩ andũ aingĩ nĩ ana, koguo nĩ ũroneka nĩ mũgũnda mũnene, mekũhuhĩra mathaa maingĩ. Ngwĩhoka ti thangari tondũ ĩyo, ĩĩ nĩ njũru mũno ĩngĩũka mũgũnda-inĩ waku gũthira, hĩ.

Mũrutwo angĩũka-rĩ, wambere, nĩndĩĩkĩre kĩratũ-inĩ gĩake, nĩguo ahote kũhe ũhoro wothe. Wambere nĩ kũmũria atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio nĩamũĩ. Angĩkorwo ndamũĩ-rĩ, ndĩmũrie atĩrĩrĩ, nĩũthiĩte thibitarĩ hihi, kana, haha nĩho woka hambere. Nĩgũo wambe kũmenya atĩrĩrĩ kana nĩ mataro ũkũmũhe, kana nĩ kwamba kũmũrigĩrĩria, ĩ kũmũtengeria thibitarĩ, angĩkorwo ndathiĩte kana ndonete mundũ ũngĩmũteithia wambe ũmũtware thibitarĩ, mũkioyaga nginya P three gwĩ borithi, nĩguo ahote gũthondekwo. alafu rĩu tuoka-rĩ, rĩu ndĩmũhe mataro baadaye. Tondũ ndũngĩambia kũhe mũndũ mataro, na ndũramenya kahinda kana ũndũ ũcio wĩkĩkire rĩ, na nũũ ũmwĩkire, kana nĩonete ũrigitani o wothe. No nginya mwambie makinya mau, nĩguo tũke rĩu kũmũhe mataro, ma ũrĩa egũthiĩ na mũtũrĩre wake nambere rĩu, tondũ ũndũ ũcio nĩwahanĩka.

Maasai Mara rĩ, nĩyo ĩrehaga agendi aingĩ mũno Kenya, nĩ undũ wa nyamũ cia gĩthaka iria cigĩtwo kũu, andũ aingĩ nĩ mendete gũka gũciona. Nayo Lamu rĩ, nĩ ya andũ mokaga kwona nĩ ũndũ wa utamaduni wa andũ.

Nyĩmbo na ndaci nĩ itũteithagia kũririkana ũndũire witũ, tondũ rĩrĩa andũ maina nyĩmbo icio na ndaci icio rĩ, nĩ mekũririkana maũndũ marĩa magũkorwo magĩka ihinda rĩrĩkũ, koguo nĩ itũteithagia mũno, harĩ ũndũire na gũtũririkania maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka, kĩũndũire.

Ngĩcagũra mũndũ rĩ, ũngĩrũgamĩrĩra biacara rĩ, ngwambia kũmwĩra kana nĩ ngwambia kũmũria ciũria itiganĩte, ta kĩambere no ndĩmũrie; nĩ ũrĩ waruta biacara ĩyo rĩngĩ? Nĩ kũ ũrĩ waruta? Warutire ihinda rĩigana atĩa? Nĩ kĩĩ gĩatũmire ume hau? Na rĩu rĩ, wee rĩ, nĩkĩĩ tondũ kwĩna andũ aingĩ marenda wĩra ũyũ rĩ, nĩkĩĩ gĩgũtũma ngũhe wĩra ũyũ na ndikahe acio angĩ? Na kuumana na ciũria icio rĩ, no hote kũmenya mũndũ ũcio kana nĩ agũkũrũgamĩrĩra biacara wega kana ndagũkũrũgamĩrĩra biacara wega. Na ningĩ no nginya ũmũrie namba cia andũ arĩa arutĩire wĩra, nĩguo ũmahũrĩre thimũ, ũhote kũmenya kana nĩ arutire wĩra wega kana nĩ arutire wĩra na matharaũ kũu akoragwo.